Handaga itũngũrũ gatagatĩ wa mĩmera yakwa, tũtambi nĩtũthũire mũnungo wa itũngũrũ koguo rĩrĩa ndahanda itũngũrũ gatagatĩ wa mĩmera ĩrĩa ĩngĩ onakorwo nĩ ta nyeni kana mbembe na mboco tũtambi tũtikuhagĩrĩria hau. Ningĩ nĩhuhagĩra tũtambi ndawa, rĩmwe ndawa nĩcikoragwo na goro no ngona nĩguo ngĩe na maumĩrĩra mega no nginya ngũre ndawa ĩyo ya kũhuhĩra nĩũndũ wa tũtambi na wona ndahuhĩra mĩmera yakwa ndĩtambagwo nĩ tũtambi ona hanini.

Angĩkorwo nĩ mambura ma thigũkũ arĩa tũciaranĩrwo nĩmokaga mũciĩ na tũkagĩa na ihinda rĩa kũrĩanĩra na kũnyũanĩra hamwe tũkenete, nakuo mambura ma rũracio na ũhiki tũtumithagia nguo cihanaine, tũkeruta nyĩmbo cia ũndũire witũ, iria tũkũina rũracionĩ kana ũhikinĩ, nĩngĩ nĩ tũthiaga ũhiki ũcio kũrĩa gũkoragwo gũthĩnjĩtwo tũkarĩa natũkunywa. Muno muno kũrugagwo irio irĩa andũ aingĩ mendete, kwoguo andũ nĩmakenagĩrĩra mũno.

Gũthomithia andũ ethĩ kũruta wĩra wa moko. Mawĩra ta ma gũthondeka indo cia mbao ta itĩ na marĩri, ningĩ mawĩra ta ma gũcinĩrĩra macuma, ma kwenja njuĩrĩ, ma kuoha njuĩrĩ, mau nĩ mawĩra mangĩteithia andũ ethĩ, handũ wa gũtũra metereire mawĩra kuma kũrĩ thirikari rĩria marĩkia gũthoma. Ningĩ no mathomithio njĩra cia kũrĩma wega, na mahotage kuona kĩndũ thutha wa mũico wa mweri, ũguo ũyũ ũkũrehe ũthii wa na mbere wa bũrũri mũgima

Nĩ nyendete kũrĩa biribiri mũno na ona nĩnjiguaga ta ita ngĩrĩa irio itarĩ na biribiri, ningĩ nĩ handĩte biribiri gwakwa mũciĩ, biribiri nĩ ĩgacĩrithagia ũthereri wa thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ negatigĩrĩra atĩ ciĩga ciothe cia mwĩrĩ nĩ cia kinyĩrwo nĩ wũiganu wa thakame, nĩkĩo rĩrĩa wĩna meciria maingĩ ũngĩrĩa biribiri nyingĩ nĩ wũiguaga ta meciria mau mahorera nĩ tondũ biribiri nĩ ragacĩrithia ũtwarithia wa thakame hakiri-inĩ

Ndũmagĩra ciringi magana mũgwanja o Mũthenya magana matatũ mahũthikaga na irio, magana mangĩ matatu mahũthĩkaga na kũrĩha ngari ngĩthiĩ wĩra-inĩ narĩo igana rĩhũthĩkaga na gũkuithia mĩrigo ĩrĩa thiaga kwendia thokoinĩ. Nĩguo nyihanyihie mahũthĩro makwa rĩmwe nĩthiaga wĩraĩnĩ magũrũ na ningĩ nĩnyonaga ndĩkuĩre mĩrigo yakwa handũ wa kũrĩha mũndũ nĩguo anguire mĩrigo ĩyo ndeka ũguo ngahũthĩrwo ni mahũthĩro makwa.

Wambere nĩ kũhenyana motungata ma tũhũ magũthima mĩrimũ ta mũrimũ wa cukari na mũrimũ wa gũtenyera thakame ĩrĩa kaingĩ ĩgũmagĩra andũ akũrũ arĩa kaingĩ matakoragwo na uhoti wa kũruta mbeca nyingĩ nĩguo gũthondekwo thibitarĩ-inĩ cia thogora wa igũrũ. Ningĩ thibitarĩ cia kĩrathi gĩa thĩ nĩ ciheyanaga ũthondekani wa mũrimũ ta mũrimũ wa mũkingo tũhũ. Ningĩ ndawa cia mũrimũ wa mũkingo nĩ iheyanagwo tũhũ kogwo andũ arĩa athĩni thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa nĩ mahotaga kwamũkĩra motungata maya matekũrĩha kĩndũ o na kĩmwe.

Nĩtherũkagia kĩruma na nganyua thubu ũcio wa kĩruma kĩruma nĩgiteithagia mahĩndĩ magiĩ na kũmĩrĩria ningĩ rĩria ndĩna kĩronda nĩndĩhakaga kĩruma kĩrondainĩ kĩu na gĩgatuika gĩa kũhona narua mũno na ningĩ rĩrĩa ngũkũ ciakwa ciĩ ndwarũ nĩndĩiheaga kĩruma gĩtukanĩtio na maĩ na cikahona ningĩ nĩnyendete gũtherukia mĩtĩ ya mũthandũkũ nayo nĩyongagĩrĩra mahindĩ hinya na kinyagia magego makwa makagĩa na hinya ,no narĩrĩa njuirĩ yakwa yũnukĩte nĩndihakaga kĩrũma na mũnũko ũcio ũgathira.

Ndariri ya mbere ĩkoragwo tũmaroro tũirũ nyanyainĩ kana ũkona nyanya ĩirĩte mwenainĩ wa gĩtina kiayo, hau ũkamenya atĩ nyanya yaku niyanjia kũrwara namo marigũ kaingĩ nĩwonaga me manjia kuororoa gĩtinainĩ kana makarega gũkũra makahoha marĩo manini hau ũkamenya atĩ marigũ maku mena mũrimũ na ũndũ mwega wa gwĩka nĩ kũgũra ndawa ya kũhuhĩra nĩguo ũhuhĩre mĩrimũ ĩyo ĩthire.

Nyonaga ciringi ngiri igĩrĩ o mũthenya. Harĩ mbeca icio, ciringi magana matatũ ngahũthĩra na kũgũra irio, ciringi magana mana ngahũthĩra na tigiti wa gũthiĩ wĩra-inĩ na cio ciringi igana rĩmwe ngahũthĩra na gũkuithia mĩrigo. Nĩhotaga kũiga ciringi ngiri ĩmwe na magana mana, no o na kũrĩ ũguo nĩhotaga Kũiga nginya ciringi ngiri ĩmwe na magana matandatũ rĩrĩa ndekuĩra mĩrigo yakwa na rĩmwe nginyagia ngathiĩ wĩra-inĩ o magũrũ.

Rĩmwe igunyũ nĩ irĩyaga thũkũma cĩakwa nginya cigatigara tũthangũ tũnini mũno. Na rĩmwe cikanina nginya ithangũ rĩgima. Nĩguo kũnyihia wanangĩki wa thũkũma, handaga gĩtũngũrũ thũkũma-inĩ tondũ tũgunyũ nĩ tũthũire mũnungo wa gĩtũngũrũ kogwo tũkaremwo nĩgũkuhĩrĩria thũkũma ĩyo. No ona rĩmwe nĩ huhagĩria thũkũma cĩakwa, rĩrĩa ndahuhĩra thũkũma cititambagwo nĩ tũgunyũ o na hanini, na tũgunyũ tũrĩa twaitamba no gũkua tũkuaga.